Enetipat oleng' enkisuma tiatua olosho amu ore nkera tenepuo sukuul naake etum eng'eno naponu aibekeleny emurua enye to nkolong'i naaponu, naake idim sii anotito eng'eno naponu aitobir nkulie tokitin nisaidia irmareita lenye nemepuo sii duo nkera matejo nemitokini ayam nkera aa kutitik, nemitokini sii ninye ajo naa sinanu aishoyo nkera, nemurati nkera eton a kutitik . Neeku ene tipat oleng' ena baye te nkisuma o nkera eton aa kutitik.

Ore enkiremore e kitunguu te murrua aang' naake idimi atuun kiremi ake emukunda arashu olchamba lino niwosh harrow basi nipik embolea, pae ipik naa embeku e kitunguu. Neeku neija oshi ikuni um nitum aing'ura naa ajo naa sinanu emukunda ino mitisidana emukunda ino. Ore ake peebulu niwosh ake irkeek pee menya ee pee menya nkukuuni arashu ng'uesi e ntim.

ore entoki nalotu damunot tenadol ena, naa kadolita emurua sidai oleng, amu ore taata nkera taruosh. naa etonyorayie sii ninye. etonyorayioki sii ninche temurua. neeku kishori sii ninche enkisuma. nepuonu sii darasa tenchoto arashu tenkoitoi naidim naaji aisaidia sii ninche metabau darasa, netum si ninche enkisuma anaa kulie kera. neeku ore entoki nanoto tene wueji naa kitodolu taata ajo ore iltunganak taruesh, naaa keifaa ake sii ninche neriki sukuul, neisuma naa nkulie kera amu iltunganak ake sii ninche anaa kulie kera.

ore ene dukuya naa oreyiet oji, ole maasai mara river ore mara river naa ole dupoto oleng temurua, sanisana temurua oleng ormaasae. amu, ore mara river naa ninye nayau enkare neya maasai mara naok ing'uesi, neitoki sii alo nerem mpaka serengeti. iyiolo ajo ore ng'uesi e maasai mara naa ninche oshi naayau iropiyiani kumok oleng, tenepuonu lashumpa ashu tenepuonu iltunganak aadol ing'uesi naa kepuo sii mpaka mara river aadol irmakaun. nepuoi sii nedolli orkinos. neeku ole dupoto oleng iloreyiet. ore sii olikae reyiet naa ole wuaso ngiro, ole wuaso ngiro amu ninye oing'uaa mao. ore ilo reyiet oleng naa ninye sii ewok iltunganak lemurua nietumiayae sii aisho idaikin, neisho enkare, naaninye oshi ole dupoto oleng. ore kulie reyieta naa eikumok oleng. ore athi river naa ninye oshi eim iltunganak ejo aapuo apuoo ee keji inyo yes neeku kajo kaitabaiki ine.